Kũhũthĩra moko, tondũ ũkĩhũthĩra moko nĩ ũhotaga kũmenya mũmera waku ũrĩa ũikarĩte, ũkona ũrĩa ũrũgamĩte, ũkamenya hihi kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkĩ ũgia, akorwo hena indo ta ria ũkamunya, okorwo hena mũmera mũthũku ũkaweheria, nĩguo okorwo nĩ ta tũtambi, ndũkareherere mĩmera ĩno ĩngĩ. Akorwo ũkĩhũthĩra moko, nĩũhotaga gũthiĩ ũkĩmunyaga ria ũkĩeheragia gĩko kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩ hau okorwo nĩ mahuti ũgathiĩ ũkĩeheragia.

Ĩĩ nĩkĩonekaga, getagwo kangangauthi, na andũ aingĩ nĩmagetaga ka Rose Mary. Kahũthĩkaga gwĩkĩrwo caai-inĩ, caai ũgacama wega, na gũkanunga wega. nĩkahandagwo rũtere-inĩ rwa nyũmba, ge ta mahũa, kana ga kũnungia mũciĩ wega. Ningĩ nĩkahũthĩkaga kũingata rwagĩ.

Rũrũ nĩ rũhonge rwa thimũ rwĩtagwo M-Pesa, M-Pesa ĩhũthĩkaga gũtũma mbia kuma he mũndũ nginya harĩ ũrĩa ũngĩ, haha nĩ tũrona, mũndũ ũyũ nĩ aratũmĩrwo ciringi magana merĩ, na nĩ tũrona nĩ egũtinio ciringi mũgwanja, cia iria igũcanjwo nĩũndũ wa gũtũma. Ningĩ rĩu nĩ arorio, angĩhihinya ĩmwe, mbia icio no cithiĩ, no angĩhihinya igĩrĩ, mbeca icio no ciage gũthiĩ.